Ore enduata ai tenkaraki kuna kera nadumu oltaka naa esiai e serikali pee edumunye aidamaki neshetaa kuna kera neutaki nkoitoi naanarikino eneiko pee emanyisho. Newuo aitamok neisho endaa amu inaa esiai ee serikali. Naa ninye pee kieta ilarikoK le kaunti nekiata larikoK le national government pee eaas ina siai neret nena kera amu mee sidai nabo eishori neija ata te Enkai naa torono embaye naijoyie ina. Neaku esiai oo larikok pee edumunye awuo aaret nena kera naadumu oltaka newuo aret.

Ore enkumoi oltunganak oota lincensi tenakop ang e kenya tekuna olongi netaa aikumok oleng etii rkulikae oota eke amuetii ltunganak lemeta lotubulutua ake nepuo aiteru erewatakake itum tenkaraki enasiai orbaribarani natii engalo orbaribara neaku ore enasiai elicens kuno olengi netelelia oleng amu elelek ore ake payiolou oltungani atereusho nelek elobnelak ropiyani netum license neaku ore tenkop ekenya kekumok ltunganak oota licensi tekuli aarin nabo intanyayuk olaapa arin ledukuya latan ana enalotunge engari neaku matanyok pookin adamu licence amu neleleku esiai.

Ore nkoitoi naoriwaa ilaturol, naa meeta sokoni. nemetii isentiik sidan, naidim aataret ninche anaa ilaturol, menot edaa enye anaake. neeku ninye naisho ilaturol meshomo dukuya epuo aturoo kaawa enye. naa ore pee eas nejia tenkaraki idolta Ajo metii eretoto natumito. ejumaa nepuo aatum erishata napikie kake idol ajo egira aitumia erishata enye sapuk, nemetii toki natumito. neeku, ore enikoni peyie eret sirkali, naa nchere ore ilaturol pee eturisho ninyiangu. idaiki enye, nelaaki sentii sidain. inake, naisho ninche osilgi. neturisho. neendelea aturisho oleng. neeku ilo osigi naomon sirkali metaasaki ninche nejia.

Ore enyamali naata nairieki nkishu tewoi natii nanachere ore oenya nkishu olchafu na kepik nkishu metaa netum imoyiaritin kumok na kidim atua kidim ataar enataka, neaku ore pear netijinga enkosheke na kitanyamal oleng enkosheke na ore kule nepuo abori ore tenabelek ear enkiteng teleki atan itum entoki ana eniyieu tinakiteng neaku matanyok apik nkishu enalakwa toltaka.

Ore inkibelekenyat naifaa nishoyo serikali too ilaramatak naa ichere keyieu nishoyo, enkitamoore epokingae nitoki sii, ishoyo ichanitok lengiremore aisho ilaramatak peyie eretu ilaramatak, neyiolou enees teneramat esuam enye, ore ina naa keretu sii ninye serikali, eniko niche pee etumusho atum intokitin kumok, enaa tesiai eyiagare neeku kees sirkali enanarikino peeyie itamok ilaramare eniko teneramat inkishu.

Ore incheriani olturrur le nkiremore naa keret, eret ilairemok tesiai e ramatare. Ore peeyieu oltung'ani netum isentei naaki eomonu tolturrur netum. Neeku ore olturrurr le rematare naa eretu oleng iltung'anak ilairemok. Neeku ore peeyieu ilairemok nitamoki esiai naas enaa tenchoto e ramatare naaki eleleku oleng amu ipotisho ake nerikoo ilarikok lenye iniko peetumo wewueji netumore woltung'ani olotu aiteng'enisho neleleku pooki toki, netum pookin enkisuma nagirae aitamok. Neeku elelek enkisoma eret iltung'anak ootii olturrurr alang lelo lemetii olturrurr amu meetae enikuni peyie etumi lelo teleleki. Kake ore lelo otii olturrurr naa ketumi kwa urahisi

ore ena matwa enkiguran naa kidim aibuga nilepunye embira too inkangitie amu ore kuna olong'ie eshipa iltunganak , tenedol empia neshipayu oleng ore pooki ngae too inkangitie pooki elelek naa oltungani obo ake lemeyiolo empira, kake ore too ikangitie naa ore pee etaa oltungani ibaa naitanyamalita ore pee elo adol empira nerikino neeku sidai empira oleng'.

Ore tenanu metii. musaada nagira aangamu tesirkali, kake eyieu sirkali neret iltunganak, lemeidim ate. iningoo ake too nkulie wuejitin ajo etii iltunganak lemeyieu nereti. kaks ore nanu eitu aabaiki. nemenaiki pooki ng'ae etiu anaa, elejare ake egirae aalejisho. eretito iltunganak kale mikidolita duo too nkonyek, ajo. keyieu ore peeta sirkali eretoto neret iltunganak lemeidim ate. nitayu ate, nepuonu aitayu te pooki wueji. pew ekiyiolou ajo esipa ebae naretito naasita sirkali. kake ore peekijo, eretito iltunganak serkali. neme, kigira aduaki ate neitu nanu adol too nkonyek ainei. enabikino. kelejisho. neeku malejisho nanu ajo etii eretoto.

Ore mutura na endaa nanyor enkumoi oltunganak na keshipa enkumoi inosita ore nanu openy na aninga ajo ore mutura na kitobir tontokitin kumok oleng inepu naitobirieki endengu matumbo ore nanu entoki namanyorie oleng manyor mutura etaun amu indim ake oltungani atipika mutura enkaisur inananu entoki naiko metaa mashipakino mutura naa ore tenkai shoto na ore mutura na keji nchere endaa nanyor nkituak na miminyor yioo lewa neaku majo kashipakino tanainos

Ore enkiterunoto e siai namiri smkoie naa esiai nalelek oleng biashara. Ore piyata nkuti sentei inonok ninterunye, neleleku oleng niyiolo sii tena atimirisho. Neeku ore amu iyieu nimirr pookin, shomo ewueji nebore inkera kunoolong'i amu kenyorr inkera hasaa inkera oo ntoyie araki intoyie. Ninche naanyorr oleng ina toki amu ore irkulikae lewa, ore ilewa nemeekumok iloonyorr ataam nena daiki. Kake ore inkituak naa kenya erishata pookin aa tadekenya, aa teipa naa kenyorr ninche. Kore enaa nanu melelek kinepu ainyang'u entoki naijo ina kake ore te biashara amu biashara naa elo naas naake aidamu, ayiolo enaiko. Aya ewueji anaa sukuulini naitoki sii ayau naitinyikaki iltung'anak loopashipaasha lotii intaoni ena ilootii ewuei nebore nkitwaak. Neleleku oleng esiai ai natum iropiyiani enaa enanarikino

Oore enkinosata orpayek opejo naa kashipakino oleng. Oore eningo pee ipej lelo payek, naa inchere iinok enkima torkeek enaa toljikoi makeon. oore pee iinok, nintau irpayek nipik enkiti shaata, nintolok irpayek nepejo niilang enkima, oore pee eilang enkima neoku pooki tenebo nimbelekeny metaa neoku inchot pooki nipik bata naa iidim ainosa elelek empejeto kake eejjo irmaasae kutik ilayiarak kake kumok ilainosak.

ore tiniyieu nibol olmutandao pee iyasishore international ilo ake ebenki nibol account naa ore pee ibol nikipikani iropiyiani ineweji niyasishore, naa kejing account ino naa ore pee ejing account ino naa sentii einakop kake ore pee ilo iyie aitayu neleku oleng amu amu I convert ake nepuku enaduo siana niyieu, neeku ore eboloto eina account naa kelelek oleng' otii aulo naa itelelek akaunt aa ichere meroyo impesai te benki neeku etelelia amu etaa iyata akaunt e international ino.

Ore oltasat naanyisho te nkoitoi pee epuo aaisuj nkilani, naa kegira aimaa imbaa naagoli oleng, inepu ore pee isujaki te guton pee Kuna tasati naaji nkolia .anaa nkulie nemeekure apa eret ilpayiani lenye, loptijinga atua enaisho. ore entoki, nabo edukuya nabo naomonu sirkali naa nchere, entudumunye entaret nkolia. eniare, entudumunye entaar enaisho tolosho lang peyie eshukunye ilpayiani loo nkulie kituak anaa loo nkulie angitie, aapuonu aasisho too nkajijik. amu ore Kuna ore enaisho .neishua ilewa kumok oleng. epuku ake oleee tedekenya ata enapitai, iropiyiani. nelo aya alo aishu ore ele alutp meyieu edaa neitu ingukie nkera ai toki kake ropiyiani netookishe ninye. inepu egira apukoo nkera. negira ninye aokisho. neemu sirkali. matijingaki. niretirete Nena tomonok oleng. amu

Ore nyuata te nkampuni ositima, tenkaraki transformer naa nchere, kedumunye enkampuni ashetaa transformer neshataki enkaji, naa ore pee ishori ntare .ore pee eshetaa nikari Ina ajo, neeku metii empurore. amu ore iltunganak kumok oogira apuroo eilata.e transformer nepuo aayierakinye iltunganak idaiki. kulo le oteli. ninche eyierie ilmandasini. neeku ore sirkali Inchoo eshet enkampuni ositima nkajijik, naapik transformer nepik iltunganak loorip. ore pee epik iltunganak loorip nelak, tenkaraki ore enkingialata ena toki pee iminimin, ositima too nkulie wuejitin neeku Inchoo enyok sirkali tenebo oina ampuni pee eleleku esiai.

Ore enkisuma naasita ntasati enkitobirare oo garin, aisidai Oleng amu ore Kuna olong'i, nikiata entoki naji gender based violence naa adol nani ajo aisidai Ina toki oleng kake, nchoo eyanyit ntoyie anaa nkituak ilewa lenye. ore pee meyanyit ilewa naa epesho, Nena kisumaritim naasita ninche. neeku aisidai ore pees inkituak Ina kisuma neenyuto ilewa lenye. amu ore Kuna olong'i eas ake nkituak ina kisuma ore pee epuonu aidipa. nepuonu aamenu ilewa lenye. temkaraki kejo erisio .ore pee isuj ,ore bibilia naa kejo nchere ore enkitol naa lasima pee eyanyitu olpayiani lenye. naa ore sii. Ninye oleee nenyorri enkitol enye. neeku aisidai nepuonu pookin, netoni tenkop neyiolou entoki naas.

ore eduata ai tekaraki esiai naasita ilpolosi, terikore emaanadamano, emesidai ilpolisi teneeku niche loong'or iltunganak too intioli, nemesidai tenepuonu tolarabal ningial intokitin, kake ichoo eomonu intokitin naayieu nishori, tenkoitoi nanarikino mee pee epuonu ara o wanachi, neeku aliki serikali amu ninye nautu, narikoo lelopolisi nchere ore inchoyoyo inkotoi nasishore ilpolisi nishori inkoitoi sidain, me pee epuo aitumiya inkufu ore ina naa eng'eno ake.

Ore eduata ai o nchot esirkali too nkera nemeeta, enaa nemeidim ate, anaa nemeeta ntoiwuo naa nchere, kedumunye sirkali neyiolou nkera nemeidim ate, tolosho. neret aisho enkisuma. amu aikumok nkera, natii auluo. naa nkera ng'eni oleng. ore as ngeniy kake etalaita. mpisai naapuoyie. sukuulinj. ore enkae. naa nchere, nchoto eotasou serkali, sentii enkisuma. amu etaa kumok oleng Nena sentii enkisuma. tolosho le kenya. ore pee ieltadou neidim pookingae anoto sentii naalakie. amu ore aa kumok nejia. erii nkera naagira aitasheki ate naa kelaikino naa amu meeta eniko pee eleo enkerai sukuul nelotu aing'oru ropiyiani

Ore. entok nayiolo anaa enkerai naloito semina esiai oo ropiyiani naa nchere. ore amu mayiolo enaiko pee itumie naibung ebuku, ore itaparishoi, naiparishire olaitamokisho, enaiko peyiee aitumia Nena ropiyiani. amu kumok ntoiwuo natii auluo. naayieu neyiolou, eniko pee itumia iropiyiani. kake ore amu, eitu etum enkisuma nagut. tenkalo naitumia Nena ropiyiani. nelaikino eneiko pee itumia. ore peetum nisarge. ake anaa enayieu. neeku ore tenanu anaa enkarei naloito semina enaiko pee itumia. naipatu olmalimui loitamokisho. naiparu mbaa kumok. naiger te wueji. ore taisere nalotu sii nanu aasishore Nena oitoi naitamoo olmalimui

Ore tenkaraki ena gira nalotu emurua, tenkaraki, emurauo. naanoto iropiyiani.e pension anyok ajo oibapa aas entoki naa ore taisere peyie adol sii nanu. namanyisho. enaa entoki naa ore pee edol sii ninche, inkera ainei, nedamu nchere ajo ore ena. naa entoki apa naatsa papa etii retirement itaasa too ropiyiani enyenak. ore entoki nabo, naa kaidim ataaku ashetaa olduka te taon. ore e kae naa kaidim aatesheta enkang. nainyuiangu olchampa. nashet enkang. ore pee ashet enkang enaa ainyiangaki nkera olchampa. ore pee etii ildukai. paa ildukai aamua. naa Kenya nkera neprior, anaa, pooki ore pee ebau pooki apa. naa ninye, enkoitoi sidai natumie ropiyiani naa kidim aanoto nkulie atoisho. amu meeta enaiko pee apik iropiyiani ebenki amu meponari.

Ore engolikinoto sapuk natii enking'orunoto oo ropiyani naa nchere, ore ilo aing'oru naa kimorr irkulie, ore kimorr ore irkulikae nekimenu tenkaraki siyaitin niyasita, neeku egol irropiyani nekuu egol esiai oo ekidamunoto oo ropiyani amu ore nkulie siaitin naasita hasaa ilewa tiaulo tene esiai enaa ene ripore aikimenu illtung'anak liiripito, ekimenu sii mpaka irkituak amu edol ninche enaa ijo iye nena ropiyani enye inyeaita nesip kake ore kipuo aisho nikincho temion, nikincho meyeu amu kiindim aishoo kake eton ake kintaarita esiai nagol oleng' ,ninepu inkule siaitin naagol naijo nena ene rripore naa aikutik irropiyiani oleng' mekintosha ninye pee iramatie enkang' ino, niramatie inkera neeku egol ingolikinot kumok eimaa iltung'anak oodamu iropiyani oleng'.

ore enasipitali naa keyioloi oleng enaa sipitali sapuk oleng' amu etaa iltunganak loota enkariyiano sapuk oleng , naa ore eta lelo tunganak naa kebak iltunganak otii iloshon pooki, lenakop neeku ina pee eyioloi ninye tele osho, neeku kisiadai ina sipitali ore pee isujaki naa ninye narikito, serikali intokitin pooki tenaa ilkeek, nepik intokitin pooki nasishoreki ebaare.

ore tiniyieu nipangu tengaji alo esiai naa nabo olee ireretena ajo ore intokitin pooki etii esidai enaa inkishu ena edaa netum enkare netum sii poki toki, naa sidai boo metaa metii entoki natoposha, intoki sii aykikisha ajo eta inkera edaa , ore taa ibaa enkitok neyakisha ajo eeta inkera entoki nayiara itoki sii ajo nngua engaji enyil enaa echokiriani itukuo metaa ore elo ashukunye neltu itukuo nejie etiu olee ashu enkitok nadupa.

Ore teniyieu nilo esiai tedekenya etii enkiding'a ogarrin, naa idumunye ayooki ebaa esaa nabo eton etu eton eng'or esiai esaa oshi nidumunye peyie irrerren kaan, nilo makutiti nilo amu aisapuk entumo ogarrin. Kake ore pijo adumunye noshi saai nijo adumunye, ninyal naa amu mekincho erishata nabaya enaa enaishaakino. Neeku tenidumunye ake terishata nanarikino, na nakata itumoki atabai esiai terishata duo anaa anakiterrenakaki. Nidumunye tenkewarie ayoki pi, eji ejo irmaasai nidumunye tenasirie, eton eng'or irishat

Ore teniyieu nilo adol enaiposha naa keeyieu enkolong musima. Ore entoki nanyorr aisul tenaiposha naa nchere, ijing, tenijing emeli nirany, nilo tiatwa enkare ereutae nishipa oleng. Ina enchipai sapuk nidol. Ore enkae tena, naa idol enkare etiu enaa egirae arrumoo. Neeku ina entoki nanyorr oleng tenaiposha nanu

Ore enaiposhaa sapuk te moikuape e kenya , naa enaiposha naji ee Indian ocean . Esujita lake Victoria, nilotu lake Nakuru, lake turkana, lake naivasha

Ore sirkali olosho le kenya netayioloto aajo etaasate te shakohola inemeishaakino, naa iruto iltunganak loshomo olosho le shakohola. nelimu baa naagira aasayu, nepuo sirkali ainuay iltunganak lenye oshomo. nepuo atum nchere, ekesipa lelo omon. neya sirkali eroruata isitaaya oltungani oji mc enzie ninye oisuika teina siai e shakohola wenkitok enye. nikarakini pee meendelea aas esiai .neikarakini kanisa neeku etonyua sirkali aas Ina siai aaret enkop e Kenya naaendelesa. Tiaji

Ore peeyieu oltungani nelo amir edaa too nkuapi eboo, keng'as aaku eeta enkardasi e kra. nautu ajo elakita ninye task anaa enaishaakino. ore eniare eyieu neeta, entoki naji visa card more Ina naa keutu ajo kidim oltungani ashomo aulouo e kenya .ore enkae iidim oltungani atalaa iropiyiani tolpolosien impangita alo ae kop. neeku eyieu neeku oltungani tayari. peyie etum Nena ropiyiani naalang orpolosie teleleki. neeku Ina esiai esirkali nayakikisha ajoo eeta oltungani Nena tokitin.

Ore ilarewak looltukutuki te murwa naa etum isentei naleng'. Amu ore peetum oltung'ani obo olarewani obo iltung'anak aare looya taon neshukunye orkuliae aare neeta karibu mbala imiet o sentei. Ore tine netipika eilata oo nchilinkini naara iip. Ore inkulie pookin neeku inenyenak. Neeku etum ilarewak looltukutuki isentei kake ore enkumoi naa etijing'a atwa enaisho, ore piidip esiai enye elo amutu nepwo aidamu enaisho newok inaduo ropiyiani pooki neleku mebayie toki

Ore website e serikali naa kiibung iloopeny olosho tenkaraki meyieu negili incheriani naishoru wakenya. Erripito siininye naa iltung'anak pookin, neeku metii oloyieuni ninyalakini netii irkulikae looyieu neeku ninche sidain. Neeku itobirr ninye ena website e serikali amu megel iltung'anak kake ore entoki enking'asia te kuna olong'i naa nchere ore enaduo website naa itoki sii aaku itanyamalita iltung'anak oleng amu miibung iltung'anak oota iropiyiani. Ore ake piiyata iropiyiani, metii enekinkuni pee kimbung'i. Neeku entoki e nking'asia naagira aing'asiyie nanu oleng

Ore teniyieu nimir indaiki amiraki iltung'anak leboo naa kelelek esiai tenkaraki enaeuo ena digital ore ake piata visa card nindipa ataa task amu nena naa intokitin naagoli Oleng eto eitu iiimbang ninyiang intokitin inonok niwosh empisha niriwaki irkasomani linonok enaa enatiy esiai neeku indiim atooshoki empisha niroro orkasutumai lino ompaka nielewanana nipikaki ninye meshomo enaa parcel neitelelek esiai oleng amu indii airiwai olola enaa parcel nebaiki oltung'ani duo oyieuta obaiki enaa terishata enaa enaishiakino neeku eiteleliaa oleng

Kaisidai teneyiolou intoyie o lqyiok lolosho le maa eyierare oorkiek amu kore opa tiopa eton meeta irmaasai, metii sipitali naa ebak opa irmaasai ate. Naa ore ebak ate, eeta ilchanito loomwoyiaritin kumok oleng. Etii olchani obo laa ore ore peeyieri nebak imwoyiaritin naabaya artam. Neeku aisidai teneyiolou intoyie o layiok eniko peeyierr lelo kiek. Inchoo idamu intoyie o layiok eniko peenyikaki iltung'anak botorok looyiolo lelo shanito pee eretoki pee eutaki lelo kiek laa ilchanito nitelelek esia toonkolong'i naapwonu

ore eninko pee itum enkardasi erewata tehuduma naa ichere keyieu nidipa ataasa entoki naji applications entoki nautu inchere ajo idipa, apulaya nidipa sii atasa, intokitin pooki nayieuni enaa keyieu egardasi edriving naa itaasa neeku nejia inko tenitum ina kardasi, erewata tehuduma senta.

Ore teniyieu nidakie enkinyang'unoto oo ndaiki naa nabo eeaku kumok ilaturok loo ndaiki. Ore peaku kumok ilaturok loo ndaiki, neitelelek oleng entumoto oo ndaiki tolosho le Kenya netum siininche enkae naidim atimiraki irkulie oshon kake ore peeku aikuti ilaturok loo ndaiki, nedou siininye. Neinyang'uni indaiki tiaulo olosho le Kenya. Neeku aisidai tenibung'a iltung'anak pookin le Kenya neturoki ate indaiki peemitokini ainyang' indaiki tooloshon kulie netii iloshon lang nekiata sii enturore imbareti nekiindim aatuturr nekiun indaiki naaret iyiok makewan

Ore ena currency oo ropiyiani naa keji euro shillings. Ore kuna ropiyiani naa kitumia ilashumpa otii Brazil, lelo lotii France, o lelo lotii irkulikae oshon kulo le lena continent naji Asia. Ninche oitumia kuna ropiyiani oleng. Naa iropiyiani naata esiana sapuk oleng. Ninche naarikito tooloshon pooki peesuju kuna naaji US dollars naa ninche eitumiae te America pooki. Neeku, ore kuna ropiyiani neeta esiana sapuk oleng

Ore esiai olpolis, etii maandamano naa peerip iltung'ana ogira aas maandamano, menche einyal intokitin olkulie tung'ana, mee peepuonu aar iltung'ana. Ore esiai enye naa peerip lelo tung'ana mincho eas imbaa nemeishaakino, injo eas ake ninche kulie pookin kake mincho eas ina, mincho sii tena enyikaki lelo oasita ,maandamano inkopisini sapukin e serkali. Ore paa enkopisi nabo egira ailalamikia peasita maandamano, mincho epuo aajing' atua, injo epuo ake aitashe naa tiaulo naa aitashe ake mincho einyal toki.

Ore enabenki natobolo orgavanai lekaunti enarok na etareto ltunganak le narok oleng amu ore kaunti enkare narok na kaunti na keeta lomon kumok oleg oingua loshon leboo loponu aingor ngwesu te masai mara ore peponu kulo omon oingua kwapi eboo na keyieu nitau mpisai tembenki neaku itelelia si esiai enye amu mekure inepu aakumok ltunganak oleng tenabennki eretu ltunganak eba eneba na ore kulo tunganak atum eisia anaa enenarikino tesaa naishaakino neaku kashukoki enashe orgavani lenkare narok tenasia nataasa ashetaa ltunganak tembenki.

Ore rift valley ore wuejitin neepuo iltunganak naa kishilowa oleng. amu ore pee ilo transmara, naa etii inguesin more pee ilotu lake Nakuru, etii sii ninye nguesin naaji flamingos .pre Kuna nguesin mitum te pooki wueji ore pee ilotu transmara naa narok naa epuonu iltunganak pee edol ilmaasae loishopito, irkarash nemishop ninche nkilani. nishop illkarash. neeku ina pee epuonu iltunganak aadol, te rift valley. orw pee ilo kitale. naa ore Ina alk entoki napuo, adol iltunganak naa epuo aadol enturore nagirae aendelea iltunganak amu ilaturol lelo tunganak oleng, loobaiki naa ninye loonyokita aitusutie iltunganak neeku aitaoomno intaw pooki ootu rift valley entodol ntokitin kumok oleng.

Ore ingolikinot naatum ilairemok teninyang'u imasaa enkiremore toonkwapi e boo naa nchere, kore nena masaa meyiolo enetiu amu igerokoki ake aajo eas entoki naje kake meyiolo ninche. Neeku ore entoki nekiyas, naas serikali e Kenya ashu serikali e County kiomonu mainoto, maitayu kuna golikinot kinyang'u kintobiraki ate kuna masaa enkiremore pee king'waa imasaa oo nkwapi e boo. Neeku ore pee kintobiraki ate nekintelelek esiai ang maate metaa mekintoki ainyang' ntokiting nemekiyiolo ajo kakwa moyiaritin ebak enaa kanyoo eeta, kanyoo itobirunyeki. Neeku elelek, sidai nikintobiraki ate nimikintoki ainyang'u intokiting naamirakini iyiok tiaulo

Iteleliaa sirkali enkipimata enkardasi eimu teknologia amu eyewuo teknologia, nitelelek ntokitin kumok oleng, amu ore. ake pee iyata oltungani esimu netum enkitamoore enaa enarikino. mpaka Nena kardasini. naa kisuma oltungani, entoki naji online amu, netum inkardasini. nitelelk sii neeku idim intoiwuo ashom aisumata. nitoki sii aaku eitoki aitadoi grade nalotie oltungani college anaa university. neeku nchere ore pooki ng'ae kidim ashomo. aendea aisumai te kolej. neendelea. ashomo university. nitoki aaku eyautua CBC entoki naa idim oltungani entoki nayieu neeku, esiai oo nkaik sanisana.